Iyolo tenenaa ketii enkarae sapuk oleng natii osabuni loji detergent na kegira aitobir peyie eaku kitumiai aitukishore nkikompeni onkilani iyolo ele sabuni naa inkimekali kumol oleng etushuli kake iyolo idipitae nepiki olonyori arashu orpus peaku ilo orangi lenye.

Iyiolo tene naa ketii orpapai sapuk oleng. Lopir enkoshoke sapuk oleng. Naa, meeta inamuka naishopito naa ijo kegira ninye ele tung'ani aikuet. Iyiolo ketii enkeene siadi enye. Neeku ijo kegira ninye adol anaa kemirita ina gosoi natii siadi.

Iyiolo tene naa ketii entasat motor ene netii si duo maua nauno tenewueji, naa ijo enkang enye ena. Kegira enatasat aitobiraki maua enyanak tenkang. Kegira ninye adung'dung inchumat okuna maua peyie ebulu aitobiraki asiduo ki rembesha enkang oleng.

Iyiolo tene naa ketii orpapai sapuk oleng loishopito esuti wentai nado, naa ketii ninye inoshi ajijik e Equity, naa ijo kegira ninye aliki iltung'anak esiai e Equity weniko tenitumiai, Equity apik,o aitayutu iropiyiani. Iyiolo enetipat enasiai amu kisaidia iltung'anak peyie i save iropiyiani.

Iyiolo tene naa olchamba sapuk louno irkeek laa keyado ninche oleng. Iyiolo ketii entasat nateena elukunya abori kulo keek. Nenapita orbaket lonyori sapuk oleng. Iyiolo eneesita ena tasat, naa kegira aitayu irng'anayio lokulo keek nepikita ninye atua ilo baket loibung'ita tenkaina.

Iyiolo tene naa ketii inkeek naitayutuo ibenek kumok oleng nanyori. Iyiolo tene ketii inkaraeni nara are sapukin oleng naa kibor. Iyiolo enkarae edukuya nitumiai aituku nena benek. Iyiolo itukutoi, niputi enkare atua enkarae. Iyiolo enkae arae nepiki ibenek naidipaki aituko.